ore entoki edukuya nananrikono kuana pee iyata pee itumoi anoto ena kadi e SHA, naa ore entoki naituruk oleng naa pee iyata kuansa enkipande, ashu enkitambulisho ino. naa ore kuansa ena kipande, naa ninye nikincho shomo taata i registe kewon ashu kipiki ilo register le SHA.ore entoki, naitoki asuju ina naa teniata siii iropiyiani, amu iropiyiani taa dii eyieuni peyie ei register neeku nena tokitin, are ninche naarikito ena toki ashu entumoto, ena adi naji ena SHAnaijo teningor taata iltungana te nkumoi naijo ketotona aayiata nkaik osirkali amu keetae apa enkadi edukuya naji NHIF orre pee elotu ina sirkali taata natiii nkishu arsashu natii olorika, nepuonu naa aayau ena toki naji SHA.neeku kegira iltunganak aayiataro nkaik, megira aaining'uno. ejo kedol anaa keniashara oltungani. neeku kegira iltunganaka ai vurutana meeta oltungani ogira aamini ajo ore ena adi e SHA naa entoki etipat. neeku kayieu najoki iltunganak tenkumoi. ore amu etaa ena srkali natii nkishu naa ninye naa narikito, kibdi naa ake pee kidung iltunganak pookin ena SHA.nilo oltungani nilak iropiyiani amu aning ajo ore pe ilak tolarin naa ining ajo nkeek uni omiae ile. ninche iropiyiani nidim naaji atalaatolari nikintasheki. kake ore ena adi mikintasheiki duo tenilo naaji sipitali iyata orkirobi nimppang. keyieu oltungani naaji ogirae aitaasa operation.

Aa, ore entoki nagira aendelea tene wueji naa eetae enkurue ashu kuna kurue oshi napiki iltunganak tiang anaa irbiasharani amu eeta iltunganak opaashari . Eeetae iltunganak anaa tenakata oidim ninche naji ainyiangu kuna kuruei neponu aitaa ashu neponu aramat metaa iniaaluo . Naa ore tenengor oleng ore ena kurue neeta inkera ashu inkera enyenak egira aitanak negira sininche aitoti amu pingor ewueji netii a kuna kuruei naa etiu enaa atua endaa , ketii ewueji naikarakino naa ine wueji enarikino nepuo atoni . Niaku egira ena kurue aitanak nkera enyenak anaa enoshi ake naitanak enkiteng olashe lenye, nitanak enker orkuoo, nitanak sininye anaa enaitanak oltungani enkerai enye, niaku ore kurue inkera enyenak sinye egira aitanak amu idolta naa ajo kikumok oleng. Kake idol ajo kikumok kuna kera oleng, negira dii akwetie ena kurue amu ore tenijo aingor oleng ena kurue , kiragita petumoki ashu petumoki naa atabaiki inkera enyenak. Kake kajo kengirae aitoti ena kurue amu idol eneba amu keeta ninye afya naa sidai osesen ata kuna kera enyenak , ore pingor oleng aitoti , nidol ajo kepir oleng niaku kitodolu kwansa ore ena kurue keeta kule kegira abaiki kuna kera enyenak. Niaku ina taa entoki nadolita nanu aa ena kurue naa nagira aitoti nkera enyenak amu ore di ake pookin , bora akeyie ira enkitok.

Aa ore te murua naing'uaa neetai ndaakin ashoo naanyoori oleng neisulai ninyee kulo maasai. Ore ntooki needukuya oleng naanyor maasai naa ng'iiri, naa ore pii ing'or maasai kumook oleng naa keeta kwansaa ntokitin enye amu aore maasai ltung'ana eyieloti oleng eramaat ntokitin. Naa ore nenia ntokitin enono eisulaaki entaree arashu nkishuu nee ndaa ndii enia nadipunye amu ore pee eiyeu nadoo ng'iri nee engeer enio iddim aibung'aa ninyeeng' nituum nadoo nkiiri . Ore baya naaere etaa taata egira ltung'ana aunushoo auun elmpaek amu ore pii eunuun ltung'ani ekaa einoo nituum elmpaeek nipiik elkombee neidong'oki nkaare neeku eng'umua . Naaku kenyoor elmaasai eng'umua aarashu lmpaeek naa keuun. Ore sii aitokii neitokii aitesheep mpooshoo amu uun elmpaeek o mpoosho. Naaku ore mpoosho ai ndaa sii taa enia sidaai naa ndaa naa keoroo nkeera. Kore pii intokitokee nimburundaki elmushele naaku endaa sidai. Ore endaa naaku neunii arasho newuan naa nguashen. Keuuni te nkopang ngu'ashen amu keook oshupuuko. Nee endaa sidaai oleng naa keramaat ake ninyee naa keramaat nkeera neenyoor ltung'anak naa keera sii ninye nguashen. Ore ndaa naaku neeimiet naaku kulee enyor ltung'ana kulee amu ndaa e sii ninye enenkai ndaa e nkiiteng'.